Eeh kaisidai naaji teniyiolo aitumia laptop tenkaraki enkibelekenyat e ntoki naji teknoloji. Amu etaa tenakata ore ntokitin kumok oleng netaa meekure aa napa naigeri te nkardasi etaa ntokitin naijo computer etii arashu laptop . Niaku keisidai naaji tenitumoki aitumia amu ekiret naaji te nkisuma ino.

Enetipat naaji entoki naijo mazoezi teniyas. Amu ee ekisho tenakata osesen metaasisho too rubat enyenak esidai. Enaa tenakata teniyata matejo naaji eilata nemeeta esiai nagiraa aas naa tenias naaji entoki naijo in naijo mazoezi. Naa ketumoki naa ina ilata atapejoi netumoki naa osesen ataa kegol.

Ore naaji nanu te mapendeleo ai naa pee eitayuni nkasetini metaa meetai pii, amu ore tenakata netaa kedoli poki toki too simui. Nibelekenyi metaa keetae app oo nena nkasetini too simui. Pee mitokini aata naaji, amu kedung`oo naaji ina olmanyara aa loshi kiek oodung`i neponuni aitayunyie tenakata ntokitin naijo nkardasini naaponuni aiger.

Ore entoki nalotu in`damunot ainei tenadol ena nadamu enkop oo sampurr aa ilmaasae ake sii ninche lelo . Hoo duo neeta ng`olikinot kumok amu meedupa oleng eseriani tinaalo, eetae ake empurrore oo ntokitin oo swam. Neetae ake illarabali oogirai loo aaku egira ake eponari naake enaa nekenyu, neetai iltung`anak oaritai. Niaku tenadol naaji enen nadamu lelo tung`anak oojo isampurr.

Ene tipat ena bae e biashara te murua natii amu keaku naa etii iltung`anak oasita ina biashara. Laa ninche egira aing`orie ilmareita lenye netii tenakata ilkulie opuo aayau tenakata masaa aitinyiku metaa ketum poki ng`ae. Tenetaana ntokitin naijo nkilani , namuka nai naidimi ataa kelakua ewueji naaji neing`uaa ashu nepukunyie kake ore tenakata teniaku ekiata ilbiasharani niaku keponu nena tokitin aajiku aaponu nkaulilie niakun ketumoyu tesiokinoto.

Ore naaji nanu entoki naitiship nanu tene wueji naa tenadol intaoni ang egira aa lalau, aasapuku, netumi tenakata ilbaribarani sidan. Naa kidim igarrin kumok etaa keim olbaribara nebolo sii imbiasharani tenakata e siai olbaribara aa matatuni amu keaku naa, keaku naa kumok iltung`anak tenakata tolduka.

Ore entoki nadolita tene naa nadolita ajo ore ene dukuya naa ole spare tenakata loo ilpikipiki. Niaku adolita sii ajo eshulare m-pesa . Niaku adolita ntairri ten`de wueji nadolita ila inoshi naaji oil naibelekenyi. Adolita tena kata super glue nadolita tape kuna naarok nadolita sii tanakata nkejek aa ntairi nena . Nadolita sii tenakata nkeenta kuna oshi naaye nikishoreki, naenikinyie iltung`anak ilpikipiki tenakata ilolan lenye. Niaku olduka naaji ele le spares oo ilpikipiki netii e m-pesa atua.

Ore naaji te nanu ore entoki nadolita egira aasa tene wueji naa etii iltasati, aa kulo oshi ooji elders aa ninche kulo ootoni ninche eeta naa enkipirta naata. Niaku ina pee etii ninche dukuya pookin aatoni, niaku eeta enkipirta nagira aata ninche aa entumo. Arashu eeta baa naaji naagira ninche aimaki. Naa teneponu naaji ilkulie tung`anak aaponu ainining`oki neaku lelo tasati kulo ooji council of elders.

Eeeh ore entoki nagira adol nanu tene wueji nagira aasa naa nchere etii nkera e sukuul naagira aitobir olchamba lenye. Aitobir ene kiti wueji naji nursery. Naa ninye ing`as apik tenakata inkaitubulu, eton aa kutitik ning`as ashum teine aramat, o metubulu metaa kidimayu naaji naa idumu teine ai transfer alo apik olchamba na kidim naaji aatubulu. Niaku kadolita nanu enaa nursery tenakata egirai aitibirr tene aang`as naa apik nena aitubulu enye eton aa kuninik.

Ore entoki nadamu tenadol ene wueji naa nchere ee enikash peyie eretoi amu ore tenakata ntokitin naijo nkaraambeni naa kemanaa. Enino taata naa enolikae metabaiki teninyamalu naa keishia naaji pee ewoshokinoi ntokitin naijo kuna te saa inoto aa oltamuoyiai iyata ashu enkerai e sukuul, arashu ai bae ake natirisha. Naaji nayieu nesiokini aing`uraa.

Ore entoki nalotu in`damunot ainei tenadol entoki naijo ena naa nchere, nkajijik apa kuna oo ngereza apa naatesheta ngereza inakata ake pee eponu ele osho le Kenya. Etaa apa ninche eitumiai tenakta aitaa tourist arashu attraction centers oo iltung`anak, oo irkule tung`anak litu apa ninche aikata edol.

Ore entoki nadamu tenadol kulo lewa naa maisha apa oltung'ani aji osipolioi aa olayioni otumarataki neton aaku tanakata olaibartani ombaka naa nebau enkata naiatokini aabarrn, netumoki naa ataa olee.

Ore entoki nagira aendelea tene naa nchere na keetae im`barikinot arshu entumo napikitae enebo eetae naa ntokin naagirai aimaki. Tenebo pee etumokini aanoto enkoitoi nasu nasuji aa teneponu iltung`anak oare ashu okuni oata n`duat naapaasha teneponu aapik entumo enebo. Naa keeta naa naaji roruat naa naata keponuni aim esujitai nena naatejoki tentumo.

Ore naji eng'eno niyieu pe itumoki ataasa enasiai, na iyieu nai eng'eno olaasak lolomon, ewoshoto si ompishai. Neeku ina ng'eno nai eyieu oltung'ani petumoki ataa ketumoki ashomo aihoji oltung'ani arashu elo ewueji negirai aara amu keyiolo sinye, negira ninye aya tena oitoi.

Ore entoki nagira aasa tenewuei naa enkiguran etiiki, aa empira aa empira oonkaik tenebo o empira oonkejek aa football nebore fans aa iltung'anak ooji mashabiki ooponu aishangilia intiimi enye, neeku enkiguuran etiiki tenewueji kake enempira.

Ore nai entoki namanyorrie ena naa nchere, meetae irkasin tenkop neeku tenelo ninye naii nening'i orkiti Kasi neponu iltung'anak kumok oleng' neeku kelakinoi ajo kang'ai eyai ninepu a kumok iltung'anak saidii alang' inapasini naii naatae orkasi.